Kũgetha thamaki nĩ kuga hĩndĩ ĩria thamaki mũrĩmĩ arĩkia gũtara matukũ na ona nĩ ikĩnyanĩire kũrĩngana na kĩria njĩra ĩria arenda kũhũthira nayo, mũrĩmĩ nĩarutaga thamaki iria arabatara kũruta haria irima-inĩ rĩria rĩragera thamaki, nĩ ahũthagĩra njĩra ngũrani ta gũkũrũria neti, kana kũrũta maĩ agacagũra ĩria akwenda kũruta, na wona arĩkia gũciruta agatigia ĩria angĩenda gũthiĩ na mbere na kũrera, na arĩkia gwĩka ũgũo mũrĩmi, nĩ atwaraga imwe thoko, kana ona rĩngĩ kũria, kana ona rĩngĩ agacithamia agacitwaro irere-inĩ rĩngĩ.

Ihumo cia maĩ marĩa ũkũhũthĩra harĩa irima-ĩnĩ rĩaku rĩa thamaki nĩ ciagĩrĩire gũkorwo ciĩ nyingĩ, nĩ getha gwĩkĩra ũira maĩ maku matikaga. Ningĩ namo maĩ marĩa ũrĩonaga nĩ magĩrĩrwo gũkorwo me maĩ matheru na maĩ maingĩ nĩ getha gũtirĩ hĩndĩ thamaki ciaku igakorwo ciĩna mĩrimũ. Ningĩ naguo tĩri-inĩ harĩa wakĩte irima rĩaku rĩa kũrĩithia thamaki nĩ wagĩrĩire gũkorwo wĩ tĩri ũngĩhota kũiga maĩ ta tĩri wa rĩũmba, na ti ta wa mũthanga ũrĩa ũtũmaga maĩ matherere na njĩra ya na ihenya. Ningĩ nĩwagĩrĩirwo kũmenya handũ harĩa hatigakorwo he hainamu mũno, hagĩrĩirwo gũkorwo he haraganu nĩgetha maĩ moka makona ihingĩrĩrio na matigagĩtuĩke ma gũtherera mũno

Thara ũyũ nĩũkũ, nĩũmeraga naihenya mũno, warĩkia kũhandũo, ningĩ gũgatuĩka thara ũyũ nĩũrurumũkaga maith, maita maingĩ, oũrĩa mũrĩmi arathiĩ nambere na kũũtũgũta, kana kũũtuĩra ng'ombe, ningĩ ũgatuĩka thara ũyũ ndũhotagũo mũno nĩ riũa, naa kuoguo ona riũa rĩngĩakana mũrĩmi noarĩona gĩa kunengera ng'ombe, ningĩ gũgatuĩka thara ũyũ nĩũrĩ mbeca mũno hĩndĩrĩa watua kũwendia, nĩũrĩ goro gũkĩra thara ũrĩa ũngĩ wa kawaida kuoguo, mau nĩmo mamwe ma maũndũ marĩa, matũmire nyende kũhanda thara ũyũ.

Ndereti ĩ no gatagatĩ ka arũĩrĩri a gĩturwa kĩa gĩbũrũri thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ nĩĩndĩrikanagia atĩ rĩarĩ rĩa mbere gũkorwo tũgĩka gĩthurano kũhĩtũkĩra watho kana gatiba njerũ, na kogwo andũ nĩ marĩ na wĩrĩgĩrĩru mũnene atĩ nĩkũngĩagĩire na ũgarũrũku mũnene na ũteithio mũnene kũmanagia na ũrĩa ũngĩahotanire. No nĩndirikanaga atĩ mũndũ ũgwĩtwo Uhuru nĩakorirwo arĩna hĩnya mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩake gĩa kuuma gatagatĩ wa bũrũri na kogwo nĩwe wahiũkirie wathani.

Kũringithania maciaro ma ũigĩthia waku na ,mbeca iria wahũthĩrire kũiga biacara kana wũigithia ũcio waku nĩ gũtũmaga menye nĩ baita ndĩrathondeka kana nĩ hathara ndĩrathondeka, ningĩ njĩra ingĩ ya kerĩ nĩ kũrora kana hihi mabataro makwa hihi nĩ marahingĩrio thĩinĩ wa wũigithia ũria jigithitie? Angĩkorwo nĩ ĩĩ nĩ kũga biacara nĩrathie na mbere na gũthondeka baita, ningĩ nĩ ndoraga biacara ĩria ingĩ cigitwo rĩ kana ũria ũngĩ wĩgĩtwe nĩ ciraringana na ũyũ wakwa rĩ nicirarigana ciratwarana atĩa hihi wakorwo ũkĩrigithania na ũcio ũngĩ nĩ ũreka wega otagũo kana hihi nĩ hathara ndĩrathiĩ? Mau nĩmo maũndũ marĩa ndoraga.

Ũhoro wĩgiĩ kũruta, kũiga mbeca, na kũrĩha na bithi iria cia thukuru, oho ningĩ, ngona mĩhari ya, arĩa mokĩte gũtungatĩrũo thĩini wa bengi, na ningĩ, gũgakorũo kwĩna mĩgambo ngũrani ngũrani, ya, macini, kana mĩtambo ĩrĩa ĩrahũthĩka kũu benginĩ, ningĩ ona gũgakorũo kwĩna andũ mekĩrĩte ta tũrani twa bengi.

Ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya gũteria indo ĩria tũhũthagĩra ta nyũmba rĩria tũhũthagĩra mawobici-inĩ, indo ĩria tũhũthagĩra ningĩ ona ta kũria gũtungatagĩrwo akenya ĩno nĩ njĩra ya kũhũthĩra thitima uria gũo we mwene ũhũthagĩra thitima ũgagũrũkia rũkũngũ rũria rũngĩkorwo rũnyitĩrĩire itĩinĩ ici rwĩnyitĩrĩire itandainĩ rwĩnyitĩrĩire kabatiinĩ kana kwĩ indo iria ithondeketwo na itambaya kana ona ngothi kana ona rũa, na kogũo hĩndĩ ĩria rĩera rĩu rĩa gũrũka rĩ kombororoka rũkũngũ ruothe rũria rũngĩkorwo rwĩnyitĩrĩire indoinĩ icio na gũgathera.

Rĩmwe ndĩ mũnini, aah nĩndirikanaga mũikarĩre, waa, witũ kũrĩa gĩcaginĩ, atumia nĩmaceranagĩra kaingĩ kaingĩ na mũno mũno rũcinĩ, kũrora andũ marairie atĩa, na magakĩnyuanĩra cai. Na kuoguo nĩndirikanaga mũtumia ũmwe, warĩ mũrata wa family, na kuoguo, nĩarokaga guitũ maita maingĩ na maitũ onake nĩathiaga gwake, na magagĩkenanĩra na magakĩnyuanĩra cai. Na nginya ũmũthĩ ũyũ tondũ maitũ nĩahurũkire, ona ndainũka gĩcagi, nĩndirikanaga na ngathiĩ ngang'etia mũtumia ũcio, tondũ nĩnjiguaga nĩtake twatigĩiruo arĩ maitũ witũ.

Haha nĩ handũ karũinĩ karĩa karonania kagerete icigoinĩ iria tugaga nĩ ibanda-inĩ kana mĩciĩinĩ ĩrĩa yakĩtwo kũrĩa gũtaikarĩte wega kana kũrĩa gũtathiĩte na mbere wega. Aya nao nĩ aikari a gũkũ marahũrĩra nguo rũtereinĩ rwa karũi gaka na nĩkũronania maĩ maya marahũra maracoka magatherera o karũinĩ gaka. Gũgakĩonania wega atĩ karũĩ gaka gatiigĩtwo na njĩra ya ũtheru na kwoguo maĩ maya matingĩhũthĩka na njĩra ya kũnyua kana ona ya kũruga micĩinĩ. Maya nĩmo maũndũ marĩa makoragwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa ibanda-inĩ kana icigo iria twĩtaga ibanda-inĩ.

Haha nĩ haronania mũthuri kana mũndũ mũrũme itemi-inĩ rĩake thĩiniĩ wa mũciĩ, nĩtũrona akĩruta mawĩra mamwe ta gũthambia na kũhura ona kũhata. Mawĩra marĩa makoretwo mũgeka-inĩ nĩ ma atumia thĩiniĩ wa mĩciĩ itũ, no haha nĩ haronania mũthuri nĩoete ikinya kana akoya itemi rĩa kũnyitĩrĩra mũtumia wake, noguo nĩguo mĩciĩ yagĩrĩiruo gũkorwo ĩhana tondũ wĩra gũtirĩ wĩra wa mũndũ mũna mawĩra nĩ gũteithania nĩgetha mĩciĩ ĩgathiĩ nambere.

Haha ici nĩ imwe ĩno nĩ ĩmwe ya thoko ĩrĩa twĩtaga thoko cia mĩarĩro ĩría yo yarĩtwo rĩingĩrĩro-inĩ na riumĩrĩro-inĩ rĩa barabara iria cikĩranagĩria barabara aa iria nene igerete kũrĩa igũrũ, na haha nĩũkũona ho hena endia na agũri kwĩna indo ngũrani cirendio ta nguo, nĩkũrendio ihũa nanĩũkuona kũrĩ na andũ marĩ njĩra-inĩ ciao magĩthiĩ na magĩcoka ũguo mũndũ akagũra kĩrĩa arenda na ũũ nĩguo a barabara-inĩ nyingĩ gũkoretwo kũhana aigithia a mĩarĩro nĩmaingĩhĩte mũno.

Riko ici nĩ iyũkĩtio na njĩra nene nĩ ahũthĩri kana arugi nĩ gũkorwo itihũthagĩra mwaki mũingĩ na kũguo o na mbeca mũikari kana mũhũthĩri akũhũthĩra o mbeca nini, nao arĩa makoretwo makĩhũthĩra njĩra ngũrani ta iria ciĩ maguta, ũgakora nĩ morera gwĩ thitobu ici citahũthagĩra mwaki mũingĩ, na kũguo cigateithĩrĩria kũnyihanyihia ũhũthĩri wa maguta, o na ningĩ gharama ya kũruga ĩgakĩnyihanyiha

Mĩthako ta kũhũra mũbira wa magũrũ ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya kũhota kũrutithia mwĩrĩ waku wĩra na koguo ihinda rĩrĩa ũngĩkorwo wĩna maũndũ ũreciria ma gũgũtanga meciria ũkanyihanyihia, ah nĩnyendete mũthako wa mũbira wa magũrũ. Ningĩ njĩra ĩngĩ nĩ njĩra ya gũteng'era ũkagĩa na ihinda rĩa gũteng'era itĩna rĩigana ona na ĩno no njĩra ĩngĩ ĩkoragwo ĩgĩtia mwĩrĩ hinya na ũkanyihanyihia mĩtangĩko. Nayo njĩra ĩngĩ nĩĩrĩa tũngiuga ya gũthie na magũrũ ũkauma haha ũgathie magũrũ itĩna rĩigana ũna iyo no njĩra ĩngĩ ya gwĩtia mwĩrĩ hinya na kũnyihanyihia mĩtangĩko ya meciria.

Gũkorwo kwĩna mĩtambo ya kwanĩrĩria mũgambo ĩna hinya makĩria ĩgĩta andũ kũma kũndũ kũraihu ĩyo nĩ njera ĩmwe njega ĩtũmaga andũ magũcirĩrwo nĩ irurũngano ici, ningĩ arĩa aria thĩinĩ wa irũrũngano ici gũkorwo mena ũhoti wa kwaria thiomi ngũrani ngũrani ũndũ ũcio nĩ ũcangamũraga ngoro cia andũ no kamekĩra hinya na magakorwo mena wendo wa irũrũngano ici ,ũndũ ũngĩ nagũo nĩ gũkorwo ũgĩcagũra ateti arĩa mendetwo mũno thĩinĩ wa icigo icio nĩ irũrũngano kana nĩ arĩa mokĩre irũrũngano icio ũndũ ũcio nagũo nĩ ũtũmaga irũrũgano icio na ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga irũrũngano icio cikare na citĩike.

Kĩheyo kĩrĩa kĩa bata mũno kĩagĩrĩirwo kũheyo mũthomi mũgĩ nĩ toci na ibuku. Maũndũ maya merĩ nĩ cionereria cia bata mũno harĩ ũtũro wa mũndũ, tondũ toci ĩkũonania ũtheri thĩiniĩ wa ũtũro wake, narĩo ibuku nĩ rĩa kuonania hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio arĩkia gũthoma ibuku rĩu, nĩ akũgĩa na ũmenyo, na koguo ũmenyo wongererwo ũtheri thĩiniĩ wa ũtũro wa mũndũ, na mũndũ mwendi gĩthomo, mũndũ ũcio nĩagĩa na ũtũro mwagĩrĩru mũno na agatuĩka ũtheri kũrĩ arĩa angĩ.

Anja nĩ ĩĩ na aca. Ĩĩ nĩ gũkorwo tũtikoretwo na ciĩko nyingĩ cĩa wĩki naĩ ũgiritanĩtie ciana hĩndĩ ĩrĩa ciana cirekora cire mũingĩinĩ na koguo ĩno nĩ kĩonereria atĩ ciana citũ ciĩna ũgitĩri, no aca nĩ gũkorwo atĩ maũndũ marĩa makoretwo makĩario gũkũ ciũnganoinĩ cia mũingĩ nĩũkoraga mamwe matiagĩrĩirwo gũkorwo magĩkinyĩra ciana mamwe nĩ ma ũra thoni mamwe nĩ marĩa matahutĩtie mĩaka yao na koguo ũgakora mwana ũcio ndarĩ na ũgitĩri harĩ maũndũ marĩa araigua.

Haha nĩ harĩ na ũgacĩrithia wa marĩa ma tũrigicĩirie, kĩonereria kĩnene arĩ mĩtĩ ĩrĩa ĩhandĩtwo kũrigicĩria taũni ĩ no. Nĩkũronania kwĩna mĩtĩ mĩingĩ na nĩ mĩtĩ ĩna riri mũiganu na mwega, koguo nĩ kuonania ona rĩera rĩrĩa rĩrahihio gũkũ nĩ rĩera ĩkinyanĩru na rĩera ĩtheru. Ningĩ ona ũkũrora matu marĩa me ĩgũrũ nĩ marakĩonania matu maya tĩ maĩrũ, matirĩ na gĩko nĩ kuga matikoretwo makĩamũkĩra ndogo nyiingĩ, ĩrĩa ĩtũmaga matu maire nakuonania gũkũ nĩ kũrĩ na ũgacĩrithia wa marĩa matũrigicĩirie. Ningĩ na mũbangĩre wa taũni ĩno nĩ kũronania barabara ĩho, ona nĩ kũrĩ na handũ hena maĩ nĩkuonania kwina ũĩgithia wa marĩa matũrigicĩirie wega.

Wĩhokeku gatagatĩ ka mũthuri na mũtumia nĩ kũndũ gĩa bata mũno na nĩ gĩtugĩ gĩa bata mũno harĩ kũrũmia kĩhiko. Ningĩ gũkorwo marĩ arũmĩrĩri a kanitha, na makĩhunjĩrio ndũmĩrĩri ĩrĩa yagĩrĩire harĩ Ũngai, nayo nĩĩtũmaga magĩe na hinya kĩhiko-inĩ. Naguo wendo na itĩo gatagatĩ kao, mũthuri na mũtumia, na gatagatĩ ka mũthuri na ciana, na gatagatĩ ka mũtumia na ciana, ũndũ ũcio naguo nĩũtũmaga wohithanie kĩhiko na njĩra yagĩrĩire mũno.

Gũkorwo harĩ na ũtheri wa kũigana, harĩa ciana irathomera nĩ kĩndũ gĩa bata, nĩgetha mwana ndagakorwo hihi nĩagũgĩkorwo maitho make makĩrehe thĩna nĩũndũ wa gũkorwo akĩgũmĩra kũrora kĩrĩa arathoma mũno. Ningĩ ũtheru wa kũigana nĩgũkorwo ndangĩkorwo akĩhihia gĩko, ndangĩkorwo agĩtangana na gĩko, atĩ mwana ũcio hau e handũ harĩa hagĩrĩire. Ningĩ gũkorwo hena mĩrango ona ndirica cia kũigana, nĩgetha hangĩumĩra ũgwati o wothe ta mwaki kana o kaũndũ kangĩ o gothe, mwana ũcio no ahote gwĩthara o naihenya. Ningĩ hakorwo hakũhĩrĩirie mũciĩ, ti handũ mũciari akũhũthĩra ihinda iraya gũkora gũthiĩ ho, atĩ hangĩumĩra ũgwati mũciarĩ nĩekũhota gũtengera na ateithũre.